Aya nĩ anake a rũrĩrĩ rwa Pokot, makĩonania ũndũire wao na ũmenyo na ũhoti wao wa kũrũgarũga igũrũ, mekaga ũũ gũkenia na gũcanjamũra ageni arĩa mathiaga kũmacerera.

Ici nĩ mbia cia Kenya. Kwĩna koinĩ ya ciringi mĩrongo irĩ, ciringi ĩkũmi, ciringi ĩmwe, ciringi ithano, ningĩ kwĩna mũhũri wa Kenya ũrĩa ũnanagio court of arms na Gĩthũngũ.

Kauntĩ ya Nairobi, tondũ nĩguo mũciĩ mũnene wa Kenya, ningĩ nĩ ĩrĩ andũ aingĩ kwoguo wendia na ũgũri ũkoragũo wĩ igũrũ mũno, ningĩ wabici cia thirikari nyingĩ nĩ cikoragũo ciĩ kaũntĩ-inĩ ĩno, na ningĩ ũgendi nĩ ũkoragũo wĩ igũrũ biũ.

Wa mbere nĩ kũmwĩra akorwo na smartphone, wa kerĩ nĩ kũmwĩra athiĩ app store kana play store kũrĩa ekũ download app ĩno ya thimũ, ningĩ arĩkia kũ download ndĩ mũhingũrĩre, ndĩ muonie gwĩkĩra marĩtwa make, thikũ ya gũciarwo na ĩndo ĩrĩa ĩngĩ bengi yũragia. Arĩkia hau ndĩ muonie kũhũthĩra namba yake ya thimũ kana email yake hamwe na password ĩria arĩtũmagĩra rĩrĩa enda kũingĩra app inĩ ĩno. Arĩkia nĩ kũmũtwara harĩa dashboard inĩ harĩa ngũmuonia enda kũruta mbeca arĩhihinyaga withdraw cash akafuata makinya marĩa marafuata, arĩkia akahinga.

Aya nĩ aruti a wĩra a standard charter bank, arĩa mokĩte ũthundũri wa app ya thimũ ĩrĩa ĩretwo SC CHUSA Mobile Loan App, ĩrĩa ĩronekana nĩ app ĩrĩteithagĩrĩria andũ, kuona marũni kũhoya na nginya kũheo rũni ũcio.

Rĩrĩ nĩ igongona rĩa ũgĩkũyũ-inĩ, nĩ kũronekana kwĩna mũndũ ũnyitĩte kĩndũ kĩronekana tarĩ mũtura, na kwĩna mũtabania, ũrĩa ũrakĩmũtarĩria ũrĩa egwĩka, na nĩ kũ egũtinia, magongona ta maya makoragwo me ta, me ma ũhiki

Haha nĩ wabici ya aruti a wĩra, arĩa matũraga na wonje. Kwĩna aruti a wĩra a thirikari arĩa meroreire kĩrĩa andũ aya mareka, nĩgetha mahote gũthiĩ kwĩrĩra andũ angĩ atĩ wonje tĩ kĩrema atĩ mũndũ no erutĩre wĩra wake.